Nyone nee meting'ung' iniker ni?

Tos ofice ngiro nemuch awa achenge passport ing Kisumu?

Ngele ii oldoindet. Tos igatitei ono olindet?

Musuonoktet kopo kelchin en kipsomaninik. Musuonoktet kogochin kipsomaninik kotuyoge ak kipsomaninik alak chemi oleterchin en emoni ak emotinwekap sang'. Ngomuch kotuyoge kipsomaninik en musuoknotet kipsomaninik chepo emotinwekap cheterter kopchei icheget ng'omnatet en somanenywan, nebo oeng', musuoknatet komuche kogochi kipsomaninik toretet en chigilisiet agetugul neyoe icheget. Chigilisioni komuch konyor icheget en somanet nepo libraries cheechen chemi musuoknatet ak kitabusiek che kakinde musuoknotet, kora, nepo somok, kelchin nepo somok, musuoknotet kogochin kipsomaninik kobaibaitge en somanenywan kopun tyenwogik che inetisie ak videos chemi Youtube chepo chekonu konetisiet ak kora mi gemisiek che imuche keureren en musuoknotet chekibaibaitenge. Nepo ang'wan, musuoknotet komuche komuche komuche kogochi ee kipsomaninik ng'omnatet nepo kasari simotkong'et icheget en patai matkemeto icheget en tesetaptai.

Kelchin chetinye ingemin piasinik ak nyanyik en korenyon kochang' misiing'. Kelchin netai ko ingemin nyanyik ak piasinik komuche kogon en porto tuguk chemogotin kabisa cheu vitamins ak cheu fibre ak cheu caborhydrates, piasinik ko caborhydrates ko ingemin nyanyik kogonu vitamins, nepo oeng', kotoreti piik en ng'alekap chepkondok, inimin piasinik ak nyanyik sikochan'ga koimuche ialde ak iwal koik rapinik, yekaiwal koik chepkondok komuche kotoret family neng'ung'et ak kopai. Nepo somok komuche kotoret en ng'alekap ripetap mbar, ripetap ng'ung'unyat, asimala peek ng'ung'unyat, kopoisie nyanyik kotinye tigitik nyanyik konome ng'ungu'unyek simala peek through soil erosion.

Inoger pichaini agere kole kiwanjet nepo ndegeit inoni, ago uwanjet nepo ndegeisiek agere kole kagipir picha komosto age nekipore economic departures, ireu ko olepo piik chenyumnyum sopet, chelonye ndegeit komopoisien rapinik chechang' agomomoe staree chechang' en ndegeit, piik ichechu kopo klasit nepo kwenet kilonye ndegeit ko mara kopendi komondo pii en emoni kopokwoe mung'arosiek chechwaget.